Kiwslak boishet ab banganet ab iparok en kasarta ye kin koit ngomnotet nebo inguni nengetee chito kole imparet neotinye koimuch kotoreton ala maimuch kotoretin nitet ko kararan en bik chebo kokwet imparet ala kit neitinye ko imuch kotoretin ala acha bik chechang chetinye imarok cheechen ak chemengeche kobwotin icheget kole tos ne kit netot again abangan ngalek ab imparonok chito imbaret neo kobongoni ala killotil imparet nyin ak korer kole komosi ko to imuch atem asikokonon kelchin en koguk che kakol en imparani konam oldakei kobaen kiyakik chikasikonyorchi kei kelchin kora ye kakobai kiyakik chik choret ak koripen oret ne notet ko chito netinye imparet nemingin ko imuch kobwat inended kole kosir aborts imparani mingin ak motoreton ko imuch kotec inended korik chekikombwondoi asikokombwondechi bik ak konyochijei rsbinik inended che imuch koboishen ak konyorchinen kei kelchin kobarait ak kobanfan imparonok chwak en komie.

Amitwogik muut Che achome en kokwet ko ichechu kimiet, ngwek, chego, bendo ak chaik chutet ko achame mising en kokwet Che aboisien makai iomisie chito ko mamiten kimiet amun kimiet ko kit ne lazima anan kit netai soiti en sobet Alan ko kometou amisiet age tugul koyoche komiten kimiet moche kora komiten ngwek Che choton ko ngwek Che kemach Imuch ko bendo, maragonik, sukuma, isoik, chelwanda anan ngwek alak tugul ichechon ko Che lazima kora komiten amun yon mi kimiet koyoche komiten ngwek Che iamdoi yon iamdoi ngwek ak kimiet komiten kora chego Che Imuch iluu kikombet agenge, kikombok aeng anan ko somok ingobore twoe iyoe chon tugul iamisiei ko neletunen anan kit ne ichortoen chon tugul ko Imuch iye chaik, chaik komiten Che chome bik chebo sukaruk mi chemobo sukaruk miten Che lelach ago nduvya

Ole waldai toke rotetab chito ne murenik anan neranik ko woloskei kotiengee waletab emet newendi kowalotenge en inguni neranik koimuch korot en komoswek cheterter imuch korot en olikaibwatitaa kokon rabinik kokon konutotiot ake tugul netinye kou teta, imbaret, bikibiki, artet ,anan ko ingokiet notet kotiengee chito ne neran kokoito artet ,teta koek konutotiot nekiroten nemakergee ak biik che echen chebangani icheket kole yoche kokoito kiit ne kerge chitugul koek konutotiot nekikoito en mara kamiten tumdo ne kakiyae anan sherehe age tugul nekatesetai kobagani icheket kobun kiwangoit nekergee kotokakobunen ngokiet koale age tugul ngokiet anan kotomaal chitugul ngokiet koyache koboisien rabinik cheten chikakiyalen ngokiet akwal kiit age neter nibuch koyache kokergee olikakicherundo rabinik makergee ak chebo biik che neranik chebune retit anan chebune kiwangoit ne kaimuch chitugul.